Ketii iroruat kumok nasuj oltung'ani, pishori iropiyiani te bank, arashu duo tinewueji tokuna tesimu duo. Ore nai ebae edukuya nias, iroruat duo nias nisuj igira aing'oru kuna ropiyiani, ah ore enedukuya, tang'asa tayiolo, ajo kaja ropiyiani niyieu nikinchori enaa esile tebenki, ashu tesimu. Na ping'asa ayiolou ajo kaja ropiyiani niyieu na kanyioo intaas kuna ropiyiani. Ore ebae eare, na king'uraa ena benki, ajo tenaa kenarikino nikincho ropiyiani. Tenaa Ore ebae edukuya nai naing'or, naa tenaa yata larin tomon oisiet. Amu mishori naa amu ore te Kenya, ore oltung'ani lemeeta larin litu itabaya larin tomon oisiet, nenkerai kiti. Neeku, mishori enkerai kiti loan. Ore ebae euni, ah kifaa piata impala. Kifaa piata ID ino, kifaa piata ID, empalai ino e kra pin, o bank statement tenaa intumia oshi bank, nifaa si piata, payslip tenaa ira oltung'ani lolaki musho olapa. Ore naa pidip aku yata nena pookin, nilo bank, nilo nimput empalai, pekinchori ropiyiani.

Ore ebae edukuya tenirikino PIN eh app ebenki, ore ebae edukuya naa mintoki ake apik kulie ambai nimidamu duo esidai. Neeku, mintoki ake apik. Mintoki ake atem apik ina PIN. Ina ebae edukuya. Ore ebae eare, ore ebae eare nias naa shomo benki. Idim nilo ina benki tenaa ke Equity nilo Equity nikitaaniki. Ninap ATM ino, o enkipande ino. Ore pibaya benki, nijo nilimu ajo yieu ninko nibelekeny PIN ino. Ekidim nai nikijoki lelo tung'anak lebenki, pimput nkutiti pala tinewueji. Nimput nena pala, ore pidip aiputa nena pala, naa ekincho iltung'anak lebenki PIN ino ng'ejuk. Ekinchori PIN ino ng'ejuk. Ore si nai enidim ataasa na idim nai atooshoki customer care lina benki. Anaa matejo taata tenaa KCB. Amu keeta benkii pookin customer care number. Niwosh nena ampa e KCB, niliki oltung'ani long'amu inasimu, niliki ajo itorikine PIN enkadi ino, ashu PIN ebenki ino, amu keyiolou eniko tenikiretu.

Ore tenanu naa kajo kisidai nai teniata account embenki amu ekiteret ina account pitumoki atushuma iropiyiani amu ore nai tenijo ishum iropiyiani tesimu naa indim nai ake aitayu teniyieu . Niaku ekiret nai account ebenki pitumoki atushuma iropiyiani aitobiraki .Ore sii aetoki ore tenipik iropiyiani inonok benki naa melelek tenikipuri nena ropiyiani

Ore olngasil le sirkali oitasheki enkiremore te Kenya naa keji ministry of agriculture and livestock development keji ministry of agriculture and livestock development ,na keata isiatini kumok te ale losho lang le Kenya. Ore embaye edukuya naa keisaidiya, keitengen ilairemok le indaa anaa taata keatae kulo tungana looji agricultural extension officers. Kore kulo tunganak naa ltungana loisomea enkiremore, neaku ore enaa ,ale ingosila le sirkali naa keiruwa lelo tunga, lelo agricultural extension officers neiruwaa aapo duo, aapo peepuo ilchambai looltunganak, peepo aitengene iltunganak eneikoni peeremishoi ashu inkoitoi ngejuko nairemeki, nairemuni indaki peaku endaa sapuk. Naa ore sii ale ingosila ninye, ale ingosila keakikisha ajo keata olosho lang le kenya endaa naitosha duo iltungana pookin, keakikisha ale ingosila ajo meatae olameiyu, yaani melaau iltunganak endaa to losho le Kenya. Ore sii ale ingosila ninye loyas entoki naji research, yaani ena nai peitobiruni ashu peeyiolouni nkule daki naidimi airemo emeatae enkare sapuk.

Ore ena naa olchani lojo ilashumpa rosemary naa ore rosemary kidimi naaji aitumia anaa olchani uh loitobirr iltunhg'anak iseseni ashu sii itumiae ti teyiarare endaa anaa duo entoki naji spice ore enikoni teneuni teneuni ele ele shani naa uh ore embaye edukuya menyorr ele shani uh enkulupuoni nai naata enkare sapuk neeku keyieu enkulupuoni naa uh me mee menap enkare sapuk nai tenesha ina naai embaye edukuya ore sii ae baye naa ore ena kulupuoni uh ore ele shani naa keyieu enkolong isai isai pookin duo keyieu ele shani enkolong peebulu aitobiraki, Indim naaji atuuno ele ele shani igira aitumia ilng'anayio ashu duake tenidung'u enkiti tenidiung'u duake enkiti tenidung'u duake orkiti ng'osila tol tele shani duake loidipipa atubulu nilo audoki uh atua enkop kebulu naai ake sii ele shani ore sii ele shani naa kebulu aitobiraki tewueji nirowua tonkuapi nairowua menyorr ele shani duo enkijape sapuk niaku tonkuapi nairowua ebulu naai ele shani ore sii ele shani naa kitumiae aitobirr shai entoki naji rosemary tea nitumiae sii ateyierr naaji inkiri indim naaji niyierr niyierie.

Kesidai oleng enetipat enabae tolosho lang le kenya amu ore ena nagira aasa na kegirai aishooyo indakiin ana duo musaada kidim nai ataa kishooyo serkali ashu musaada naishooyo duo nkampunini naijo red cross kidim nai aaku endaa ena nagirai aishooyo neaku enetipat nai enasiai amu keret ltunganak lemeidim nai ainyangh endaa pemeya ake esumasha na ore sii keret ltunganak enoshi kata aa olameyuameetae echan neaku meeta ltunganak kumok endaa neaku keretisho oleng neaku amu orenai tenishori oltungani obo orkunia obo orkunia nai oota enkurma orgali, eilata ormushele kidim naj olotungani ainosa inadaa amuebaki duo nemeeta ninye enkiti nanya neaku enetipat oleng enabae piret ltunganak ltunganak lemeeta.

Ore nai tenanu ore embae nagira aasa tenapisha na ltunganak kulo lojo peyie epik enkiteng atua inaari na ijo meyieu enakiteng nejing atua enaari indim naai aaku kepoitoi amir enakiteng ashu eitai enakiteng sipitali ebaki nai nemwoi enakiteng ebaki na keyieu neyakini orkitari lonkishu na ore si aibae na kidim negira aasa amu adolta irpolisi oltungani laijo ka chief kaji chief nai lina murua na kidim ataaku ketupuroyieki enakiteng tewoi nalakwa neponunui atum tinamurua enye neaku kidim nai aaku kegirai ashuk inakiteng emurua apa natupurunyeki neaku ore nai tenanu nona baa nai naidim ataa kegira aasa tenapisha.

Ore nai ebae nalotu edamunoto ai tenadol ena, naa ore ele, nolchamba. Olchamba nai loltung'ani, lolairemoni. Negira ele tung'ani airemu olchani molchani, egira ele tung'ani airemi, apples. Ore ena na keji casted apples, naa ormatuntai ake sinye anaa parmatunda lelo kulie pookin. Neeku ormatuntai ele loji casted apple. Na kaidim nai atejo, ore eoto nai kulo matunda lele tung'ani lele airemoni. Amu kaidim nai atejo keoto. Na ore ore nai, ore ele matundai na kebulu, towuejiting nairowua. Yani wojiting nimirobi oleng. Kebulu towuejiting nemirobi oleng. Naa, mebulu si ele matundai, tonkulukuok naata enkare sapuk, neeku keyieu ele matundai ore pebulu ele matundai aitobiraki, keyieu inkulupuok nemeibung' duo enkare saapuk.

Ore entoki nagira aasa tenewueji na kadolta ntasati tenebo enakerai nabo kadolta ntasati nanapita enkare toltoi itelekitio enkoriong kaidimbatejo ore kuja tasati na oreyiet ingua apuo aaoku enkare naitumia to kankajijik enye kidim ataa enkare naisujishoreki arashu enkare naoki neaku ntasati kuna naingua apuo aoku enkare na ore si tanajo aingur enaare enkop natoyio etii kuna tasati neaku kelakwa ewoi natumiekibenkare tinakop enye neaku inapenapita ltoi tolukuny.

Ketii rreteni lagirai asuj, peiboori edoyioroto e value enterit. Neitobikori si empiron enterit tiatua enkijape torrono. Ore nai ebae edukuya naasitai, naa kipunguzai enkare nabukokini duo enkop. Anaa taata tenituuno oltung'ani irpaek tolchamba lenye, ashu sukuma tolchamba lenye, nemeetae enchan. Meishaa nai pebukoki ele tung'ani kuna sukuma enyanak enkare sapuk. Amu ore nai enkare sapuk naa, keoroo nai enterit, neoroo enterit napir. Neeku meta midim enterit aitau endaa sidai. Neeku kipunguza iltung'anak enkare nabukoki idaiki enye tolchambai. Ore si ai bae naasi, na peuni irkeek. Keunitoi irkeek tolchambai, keunitoi irkeek tolchambai amu kisaidia irkeek, pibung' inkulukuok. Pa tenesha, pemeya ake enkare inkulukuok kumok. Neeku keunito iltung'anak irkeek. Ore si ai bae, naa kebukokito iltung'anak empolea enkulukuoni enye. Ore empolea nakidim aku empolea nainyang'uni, ashu nai ake empolea onkishu, kuna modio natoito onkishu amu keeku nai empolea. Ashu, duo kulo chafui le jikoni.

Ore ebae nagiraa aasa tena pisha naa olopisai le afya ele wee ntasati Neeta kejing' ajo. Neeku ijo mebayie kajo naji Nanu mebayie ina tasat clinic negira kulo opisani amaana too nkang'itie aret duo intasati Neeta keisho. Neeku kajo naji ore ena buku naibung'ita ILO opisani naa ebuku ena tasat ee clinic naa kegira aing'ura ajo kanu ebayie ina tasat clinic naa kidim naji aakh kegira aing'ura tenaa kisawa ena tasat kii afya ana duo enaa tee clinic enye nabayie neeku kaidim naji atejo entasat ena neitu igil alo clinic venye nagira ele opisai le afya aing'ura tena kei sawa.

Ore nai nanu, ah maidim nai atejo ajo kaata eng'eno naipirta enabae. Amu, itu aikata alo inkwapi natii enkare, ashu natae duo iseseni lenkare ana taata matejo Kisumu lake Victoria, ashu duo Mombasa amu keetae naa Indian Ocean. Itu akata nanu alo, ore nkwapi yiok niking'ua, ore nkwapi naing'ua nanu, na natoito. Ana taata Kajiado county ,neeku meetae nai duo iseseni lenkare sapukin, nemeetae naa ore tenemeetae iseseni sapukin lenkare, nemeetae naa kuna tokiting pookin. Kuna kulie tokiting pookin enaa imelii, nyoo. Neeku ore nai tenanu, maata ina ng'eno pi.

Kaidim nai atejo, ore kuna masaa nalimu enetiu oloing'ang'e, naa enetipat oleng tolairemoni nai lolchamba. Amu, ore kuna masaa, kelimu vile enetiu oloing'ang'e. Neeku matejo nai tenemetai enchan, naa keliki kuna masaa ilairemok, ajo meetae enchan. Neeku, keyiolou nai olairemoni, eniko peminyala ake endaa enye tolchamba. Neeku, kiteru ele tung'ani aing'oru, eniko pebukoki endaa enye natii olchamba, enkare pemetoyu ake. Neeku, ore tenebau enkata enkisambuare, netum sininye endaa. Ore si ai bae naisaidia kuna mashinini, kuna masaa nalimu enetiu oloing'ang'e, kiteng'en nai ilairemok, tenaa keetae yani, eneba enchan natumito, eneba enchan natumi. Tenaa keku kikiti enchan, ashu kisapuk enchan, ashu keku enchan torrono, ena naa misho nai idaiki ebulu tolchambai. Na kisaidia ena kulo lairemok, amu keyiolou naa eneba endaa, napik olchamba. Amu tenaa kenchan sapuk nai nalotu, ina nanap idaiki ashu nainyal idaiki, ore nai olairemoni, naa mepik endaa sapuk olchamba, pemelo ake asara oleng. Neku keret nai ina

Ore ebae nalotu edamunoto ai tenadol ena, na ore tenapisha, entasat ena naibung'ita mask. Entasat ena naibung'ita mask. Kidim nai neeku, kegira enatasat asisho tewueji netii enterit sapuk oleng, na keret mask piboyo ina terit pemeyang' ake ina terit pookin. Ore si ai toki, kidim neku ore enapisha naa ewaki apa enapa kata eetae corona. Enapa kata naishop iltung'anak imaski, naishop iltung'anak imaski, peiboyo enapa moyian naji corona. Kidim nai aku ah ina nagira aasa tenapisha. Neeku ore ena naa entasat naibung'ita e mask, kajo kidim nai aku kitawuo ina mask ashu kejo pishop e mask enye. Neeku ah ina nalotu edamunoto ai tenadol enapisha.

Kaidim nai atejo, ore eng'eno niyieu ashu imbaa niyieu pias enasiai e jua kali, enasiai naitobiruni intokiting tomabatini, na ore nai eng'eno niyieu naa, eninko tenintumia noshi mashinini naitumia iltung'anak, le jua kali apej intokiting, aitobiru intokiting. Ore si aitoki naa ore nai tombaa niyieu pias enasiai, na kidim nai aku imabatini, oranki, irmushumaani amu ninche naa itumiai aitobiru kuna tokiting pookin. Neeku ore duo ebae emaana oleng, naa mabatini na ninche naitobiru kuna tokiting pookin enaa sadukini, kuna tokiting nainosie lukunkuni endaa, okulo diramuni. Neeku, imabatini nai idim oltung'ani atayieu. Idim si iyieu nai oranki, pa tenidip aitobiru intokiting inonok, nielie oranki. Amu midim naa iltung'anak ainyang'utu intokiting naa emabati ake. Amu menyorru naa nkonyek oltung'ani. Neeku, iyieu si oranki pias enasiai. Ore si ai bae, naa iyieu ewoi niasishore. Amu mias naake enasiai tewueji iyieu nai ewueji nai najo ilashumpa workshop, ewueji nitumoki aasishore, nintau kuna masaa inonok, nintobiru kuna masaa inonok, nipik boo, pinyang'u iltung'anak, sanasana

Ore ena, naa Airtel money, naa ore enapisha naa kitodolu kaidim nai atejo kegira aitodolu eninko nai tenirriwaa ropiyiani, kutoka olaini le Airtel mpaka olikae aini le Airtel. Neeku ore ena naa Airtel money, ore Airtel money na ijo M-PESA, kake ene Airtel. Amu ore M-PESA nene Safaricom. Ore Airtel money, nene Airtel. Neeku Airtel money, naa kaidim atejo ore enapisha kegira aitoduaya ajo, kegira aitoduaya duo eniko tenirriwaa oltung'ani ropiyiani, kutoka olaini lenye le Airtel money, mpaka olaini lolikae tung'ani, le Airtel money.

Ah kaidim atejo ore enabae nagira aasa tenewueji, na kegirai aisho nkera chanjo. Kidim nai neeku chanjo e cholera, ashu duo olchani loibooyo imoyiaritin. Neeku enetipat enabae teasi, amu ore tenishori kuna kera ilo shani loibooyo moyiaritin, naa ore inakata nalotu ina moyian, ashu nasapuku ina moyian tenkop, nimibung' nimitoki naa midim aibung'a nena kera naishooki ilo shani. Amu ore ilo shani keeku naa ah kegira kerripito osesen linakerai, pimibung' ake ina moyian. Ana taata tenishori enkerai olchani loibooyo ena moyian e cholera. Ore ake enkolong nalotu cholera, ashu nasapuku cholera tenkop, naa mitoki naa ina cholera adup inakerai. Neeku memoyu inakerai. Neeku enetipat oleng enabae tenishori kuna kera kulo keek, peibooyo kuna moyiaritin naponu.

Ore ebae nagira aasa tenewueji, naa iltung'anak loltukituki, ah lotii ewueji neokieki neokie iltukituki eilata. Na kaidim atejo, ore tenapisha ele likae tung'ani lotii ene, ina naigero Epra, na ore Epra, ninche oshi naitadoyio ashu nailepie bei eilata ogarrin. Neeku kaidim atejo nai ketadoyie eilata, ina pebore iltung'anak, ina pebore iltung'anak loltukituki inewueji neokie iltukutuki enye eilata. Ashu, eishunye ah eilata kiti natii, neeku kegirai airro ina kiti natii. Nejia nai aidim atejo, enabae nagira aasa tenewueji. Amu kidim nai negira ele tasat ajo, ah eishunye eilata, ashu etaa eilata kiti. Naa, netii kulo tung'anak kulo duo kulie tung'anak loreuta iltukutuki, ogarrin, egira aorro ina ilata kiti natii. Ina nai aidim atejo ninye nagira aasa.

Ah ore pigeri enkarna Oloitoktok tomposti, orbaribara tenkalo enkoitoi naim igarrin, na ore nai ebae edukuya, naa kisaidia ina piakikisha olderefai, ajo keloito ewueji neishaa. Amu tenaa teneipang'a nai tenareuta egarri aing'ua Nairobi, nayieu nalo Oloitoktok, ore tenabaya ewoi nadol Oloitoktok, neeku kara sawa. Kayiolou ajo, enkoitoi sidai aimita itu aimin. Ore si ai bae, naa ore matejo nai tenetum tenelo nai oltung'ani, netum ajali, ashu neinyala egarri enye tewueji netii, nemeyiolo esidai inewueji netii, na kidim ake aing'ura, ore pedol ina post, na kidim atosho nye esimu, piliki iltung'anak ewueji netii peponunui aret. Neeku keret ina oltung'ani oleng, peyiolou ewueji netii. Pa ore teneeta shida naa, keleleku tenewosh esimu aliki iltung'anak ewueji netii. Keret si elderefani, pipunguza ena kuchanganyikiwa. Pemeeku ake meyiolo olderefai ewueji neloito. Amu matejo nai teninepuno ilderefani waare, egira ele likae alotu enaalo negira ele likae alo idialo, kidim ake garrin neosho amu meyiolo naa enepoito.